Kũhe thungura irio kana icio irio ici ciĩtagwo pellets na Gĩthungũ, nĩ ũndũ wa bata mũno, tondũ irio ici nĩcikoragwo ciĩna hinya mũingĩ, nĩirĩ indo ciothe iria mbũkũ cibataraga, nĩgetha cituĩke nĩciagũthondeka nyama na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ona ningĩ kũrĩ mbũkũ cia nga, kana iria ciciaraga cikahota gũciara wega, na ikahota gũciara ciana ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Haha nĩtũrona mũndũ wĩna mwana, hihi ũyũ haha no akorwo e nyina wao. Ena kana kanini ta ka mĩaka ta, ta ĩtatũ ũguo, na nĩaroneka akenete mũno nĩkũrĩithia mararĩithia hihi ũhiũ wao. Ici nĩ ng'ombe ironeka nĩ ng'ombe ithatũ na kamwe kanini. Nĩ bamĩrĩ ĩroneka nĩ ngenu tondũ ona mwana nĩaroneka nĩ mũkenu na nĩmakĩrĩte wega.

Ũrĩa thikũ ici tũreka ũrĩmi, tũreka na njĩra ya mwanya mũno ti ta tene, ũrĩa atĩ andũ a mũciĩ nĩo mehokekaga kũrĩma, kana gũcimba, kana ona kũgetha. Thikũ ici nĩ kũrĩ na macini iria irahũthĩka kũhanda, kũgetha, kũrĩmĩra, kũhũra ndawa, kuoguo ũgakora ũrĩmi nĩũcenjetie na njĩra nene mũno mũno mũno mĩaka ĩyo. Na rĩu mĩaka ĩno ndũngĩringithania, nĩ tondũ maũndũ maroka macenjetie na ũndũ o ũrĩa bado maroka macenjetie, ũrĩmi ũkahũtha na magetha makaingĩha.

Kũrĩmĩra mboga nĩ gwĩkagwo na njĩra mwanya mwanya. Wa mbere mboga gĩcigo-inĩ gĩakwa kan rũrĩrĩ-inĩ rwakwa itirĩmagĩrwo nĩ andũ aingĩ ũũ, makoragwo marĩ andũ o anini, tondũ andũ aingĩ nĩ mekũranga mũno na ningĩ mboga icio ciatuĩka nĩcikũgunyũka ndũnĩhota kwĩra nũũ ũmunyire mboga icio. Alafu wakerĩ, ũrĩmi nĩ ũrahũthĩra ndawa, kaingĩ tũtirahũthĩra macembe nĩ ũrakora kwĩna ndawa cia kũraga ria kahinda o gothe o hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩenda.

Ũrĩithia wa ngũrũe thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩbũndũ wĩ bata mũno. Nĩamu ngũrũe nĩirĩ mabata matiganĩte, wambere ngũrũe nĩciendagio, mũrĩmi no aciendie na one mbeca hihi ciagũtwara mwanacukuru, kana hihi cia gwĩka ũndũ ũngĩ o wothe ũrĩa angĩkorwo enaguo. Wakerĩ ngũrũe ici nĩ nyama, mũciari no athĩnjĩre bamĩrĩ yake kana hihi kwĩna igongona kũrĩ andũ mendete nyama cia ngũrue. Wagatatũ ngũrũe ici nĩiciaranaga na ciaciarana twana tũu nĩkwendio twendagio mũrĩmi akona kĩndũ.

Ũrĩithia wa mbũri na ng'ondu nĩ ũcenjetie mũno, nĩamu tene ng'ondu na mbũri ici ciarekagĩrĩrio gĩthaka-inĩ tondũ kwarĩ na mĩgũnda mĩnene, ũguo ng'ondu ici ciarĩaga cirĩ ciki hihi na mũndũ ũmwe wa gũcirora. No rĩu matukũ-inĩ marĩa tũrĩ ng'ondu na mbũri itirarekererio kĩharo-inĩ ta ũũ irekereirio. Cirakĩrũo nyũmba, ikairigĩrwo wega, rĩu cikahererwo irio kũu thĩiniĩ wa nyũmba ĩyo. Maĩ ikarorwo kinya nĩ ndagĩtarĩ cirĩ o kũu, ũguo ũrĩmi ũcio nĩũcenjeteie mũno na nĩguo wega tondũ no nginya tũgĩthiĩ na mahinda ũrĩa marathiĩ.

Maũndũ marĩa njiguĩte kumana na irio ici cia, cia thamaki, nĩatĩ nĩcigĩte na goro mũingĩ mũno. Ũũ nĩ thutha wa thirikari kũhagĩka magoti matiganĩte, thĩiniĩ wa ũthondeki wa irio ici, ũoguo irio ici cigakorwo ciĩna goro mũno, na arĩmi matirahota gũcigũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Mũndũ nĩgetha atuĩke wa gwĩka ũũ, no nginya akorwo ena mũgũnda, na akorwo ena mbũri icio, kana mahiũ marĩa arenda kũrera na njĩra ĩno. Na acoke akorwo ena indo irĩa cikũgayania mũgũnda ũyũ, kĩndũ ta waya ũguo na mĩcumarĩ. Acoke ete bundi, oke ake tũnyũmba tũtũ kana agayanie kamũgũnda gaka ũrĩa kaigana, nĩgetha atuĩke wa kũrĩithia mahiũ marĩa arenda kũrĩithia.

Ũrĩithia wa njũkĩ nĩguo ũkoragwo tũgĩka thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkĩ kana arĩmi aingĩ nĩmakoragwo makĩwĩka. Wambere njũkĩ nĩitũrehagĩra ũkĩ. Wakerĩ njũkĩ nĩitũteithagia nĩiteithagia mĩmera hĩndĩ ĩrĩa ĩkwenda kũhunjia mbegũ ciacio. Na, wagatatũ nĩteithagĩrĩria kũrũa na mĩrimũ mwanya mwanya.

Haha nĩtũrona mũtumia ũrĩa wĩna bunda kana ndigiri yake arenda gũtaha maĩ kuma haha tũrona hena maĩ. Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ megũkua maĩ maya na matware ĩmwe kwa imwe kinya kũrĩa maikaraga, nĩgetha matuĩke ma kũruga namo, gwĩthamba, gũthambia indo na rĩmwe kinya gũitĩrĩria maĩ. Ũguo bunda ĩno nĩroneka ĩna kana kayo na hau thutha, nĩyo ĩtuĩkaga ya gũkua maĩ maya, kuma haha harĩa marĩ kinya kũrĩa mabatiĩ gũtwarwo.

Ĩno nĩ mbarathi na nĩroneka nĩĩrĩte wega biũ, ũguo gũkũ no gũkorwo nĩ kwa mũndũ wĩna indo ciake, hihi mũteti kana mũhũri wa mbiacara. Na, ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ kũmenya atĩ kũrĩ na andũ mena mbeca nyingĩ gũkĩra arĩa angĩ, na kũrĩ andũ mathĩna mamwe ma mbeca ona matiũĩ kana nĩmakoragwo kuo. Na mwena ũngĩ tũgakĩona no gũkorwo kũrĩ na andũ angĩ mangĩaga mbeca ona cia kũrĩa o enyewe tiga kũhe mbarathi.

Haha nĩ harĩa andũ na mahiũ mokaga kũnyua maĩ, nao andũ magoka kũgĩra maĩ mao marĩa megũthiĩ kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ. Harĩa nĩtũrona ngamĩra iria cituĩkĩte cia kũnyua maĩ na nĩironeka nĩcianyotoka. Na haha hakĩrĩ na andũ angĩ arĩa maroneka mena tũcuba twa maĩ. Mũndũ ũngĩ harĩa thĩiniĩ ena kamũtũngi. Ũguo, haha nĩ harĩa andũ mokaga kũnyua maĩ. Na thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ handũ haha nĩ hega mũno, na nĩ ha bata mũno tondũ hau nĩho tũrutaga maĩ ma kũrĩa ona ma kũhe mahiũ.

Gwĩka ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, kana ũrĩithia wa nyoni cia mũthemba ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ wambere, nĩũtũheaga matumbĩ. Matumbĩ marĩa tũtuĩkaga a kũrĩa tũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ kana hihi tũkendia tũkona mbeca. Wakerĩ nyoni ici nĩitũheaga thumu, thumu ũrĩa ũkoragwo wĩna bata mũingĩ mũno thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ nĩũndũ wa mĩmera ĩrĩa tũrahanda. Wagatatũ nyoni ici nĩciendagio ciĩ ũguo, mũndũ no athiĩ athĩnje kana wenderie mũrĩmi ũngĩ, kana ona mũndũ ũngĩ nĩendete o kũgũra tu o aikare tu onacio itegũciarana na ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere hau nĩtũrona hena indo mĩthemba ĩrĩ, hena nyoka na hena kĩndũ kĩroneka tarĩ ngũkũ kana nyoni mũthemba wa nyoni. Nyoka nĩ ĩroneka nĩ nyoni ĩmeretie nĩgetha ĩkĩrĩe indo irio ciayo. Nako kanyoni nĩkaroneka karĩ kanini hihi karatigĩtwo nĩ nyina hihi karĩ gaiki, na nĩkĩo gakĩgũmĩrwo nĩ nyamũ ĩno.

Maya nĩ magũoya ma ngũkũ, na magũoya mangũkũ nĩ moneka kana nyoni o yothe ,nĩmonekaga thĩinĩ wa gĩcigĩ gĩakwa kana kũrĩa njikaraga na njĩra nene mũno, na ũmwe wa maũndũ marĩa tũhũthagĩra magũoya maya nĩ nĩatĩ nĩ mahũthĩkaga kũgemĩa mĩciĩ , andũ arĩa mendete mendete nyoni, nĩmagũraga manyoya maya magacoka magatwĩka a kũgemĩa mĩciĩ yao, na njĩra ya gũcũria thingo inĩ kana hihi ona ũrĩrĩ-inĩ harĩa mũndũ agĩikarĩte kana maũndũ ta macio.

Ũkĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na kaingĩ na kaingĩ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa ũkĩ ũhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e mũrwaru kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩ, arĩ na homa, tarĩu hihi ĩyo ndĩnayo, mũndũ acũna ũkĩ o mũnini, ũkĩ ũcio nĩũtuĩkaga wa kũmũhonia tondũ ũkĩ nĩũkoragwo wĩna ndawa thĩiniĩ waguo, ũguo ũkĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ nĩkĩhũthĩkaga na njĩra nyingĩ ona no wendie ũkĩ na wone mbeca, no ũrĩe, no ũheane, na nĩũhũthĩkaga thĩiniĩ wa magongona.

Kũigĩra ngũkũ nĩgetha ĩtũrĩkie nĩ ũndũ wa bata mũno na wĩkagwo na njĩra mwanya mwanya. Wambere ngũkũ nĩĩigagĩrwo matumbĩ handũ harĩ na ũrugarĩ kana handũ hihi hahumbĩre wega ũndũ atĩ ngũkũ ĩyo ndĩgũkorwo na thĩna mũingĩ. Wakerĩ nĩ kũrĩ na macini iria cikũhũthĩka nĩ gũtũrĩkia matumbĩ maya. Na, wagatatũ ngũkũ ĩrĩa hihi nĩ ĩtarĩ na ũrugarĩ mũiganu nĩĩthamagĩrio matumbĩ ĩkaheo matumbĩ macio makaheo ngũkũ ĩrĩa ĩna ũrugarĩ wa kũigana.

Ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũmenya kana matumbĩ nĩ mega, kana nĩ ma gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Wambere mũndũ nĩegũbatara matumbĩ na maĩ na maĩ macio makorwo mena cumbĩ. Waikia matumbĩ hihi kana itumbĩ thĩiniĩ wa maĩ macio, itumbĩ rĩbatiĩ gũthiĩ thĩ rĩtibatiĩ gũka igũrũ. Ũguo nĩ njĩra, ĩno nĩ njĩra ĩmwe na nĩ njega mũno ya kũrora matumbĩ kana nĩ mega kana ti mega.

Ũrĩithia wa nyoni cia mũthemba ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ wambere nyoni ici nĩikoragwo na nyama, nyama iria icokaga gũthĩnjwo na ikendio kana ikarĩo thĩiniĩ wa bamĩrĩ. Wakerĩ nyoni ici nĩirekagia matumbĩ, na matumbĩ mau nĩmo tũcokaga kũmarĩa na nĩ mega mũno na ciana. Ciana ciarĩa ciarĩa nĩcikoragwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wagatatũ nyoni ici nĩcihũthĩkaga mũno kũrũa na hihi tũtambi tũrĩa tũngĩũka kana ona kĩndũ ta nyoka, nyoni ici nĩcihotaga kũmũtengeria na cikamĩingata.

Ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ ng'ombe ici nĩ cirĩ mawega matiganĩte. Wambere nĩikoragwo ciĩna iria rĩega, iria rĩrĩa twatwara thoko tũtuĩkaga a kũrĩhwo mbeca njega ya ciringi bĩbute harĩ lita. Wakerĩ ng'ombe ici nĩcikoragwo ciĩ na thumu, na thumu ũrĩa tũhũthagĩra kaingĩ thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ, kana ona gũthondeka hinya wa kũhũthĩra handũ ha kũhũthĩra thitima. Wagatatũ ũrĩithia ũyũ nĩũtũteithagia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo ena gathĩna, angĩnyitaga kagombe gake endie, nĩekuona mbeca na ehatũre kumana na thĩna ũrĩa ũramũgũmĩire.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ wa mbere mbũri ici citikoragwo ciĩna thĩna mũingĩ kana itionagwo nĩ kĩndũ ta heho nyingĩ kana mbura hĩndĩ ĩrĩa ĩkura, ũguo cĩgakorwo ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wa kerĩ, nĩ mũrĩmi nĩahotaga kũrora nĩkĩ mbũri ciake irarĩa, ũngĩringithania na gũcitigania ũguo gĩthaka-inĩ ndũngĩmenya nĩkĩĩ mbũri ici cirarĩa. Wa gatatũ na wa mũico, mbũri ici cikoragwo cirĩ ngitĩre kumana na indo ta hiti, ngarĩ kana mĩrũthi kana ngui iria cingĩũka na kũrĩa mahiũ ma mũrĩmi.

Nyanya nĩ cia bata mũno thĩiniĩ wa andũ arĩa tũikaranagia nao kana thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, no ti nyanya ndwaru. Nyanya ĩno nĩroneka nĩ ndwaru mũrĩmũ wa heho, kana nĩgũmĩirwo nĩ heho nĩkĩo ĩhana ũguo, no nyanya cikoragwo cirĩ na bata mũno tondũ nĩciendagio cigatuĩka wa gũteithia cia gũteithia arĩa maciendia. Wakerĩ nĩ irĩagwo nĩcio cirugagwo thĩiniĩ wa nyeni kana thĩiniĩ wa irio mĩthemba yoothe nĩihũthagĩra nyanya. Wagatatũ mũrĩmi ona thirikari nĩmateithĩkaga tondũ ona thirikari no ĩkĩoyaga igoti kumana na ũrĩmi wa nyanya.

Indo iria mũndũ arabatara nĩgetha atuĩke wa gũthũa ũkĩ kana gũthondeka makũmbĩ maya marĩa, kana mathandũkũ maya marĩa mahũthĩkaga, wambere no nginya akorwo ena nyundo mũcumarĩ. Wakerĩ no nginya akorwo ena ũmenyo wa gũthondeka kĩndũ gĩkĩ. Na, wagatatũ na wa mũico no nginya akorwo na marũa ma thirikari, marĩa mamwĩtĩkĩrĩtie athondeke kĩrĩa mathandũkũ maya ma kũiga njũkĩ.

Ũrĩmi na wĩigi wa thamaki nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ thamaki nĩcio cituĩkaga cia gũtũhe irio tondũ nĩtũcirĩaga ĩmwe kwa ĩmwe, hihi na ngima na kana kĩndũ kĩngĩ. Wa kerĩ, thamaki ici twendia nĩtuonaga mbeca. Wa gatatũ, thirikari no yonaga magoti kũhĩtũkĩra ũrĩmi ũyũ. Wakana ũrĩmi ũyũ nĩũhotaga kwandĩka andũ aingĩ mũno mũno, eeh kaingĩ na kaingĩ andũ ethĩ nĩo marutaga wĩra ũyũ, ũguo ũrĩmi ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩũteithagia eeh mũndũ ũrĩa ũraũrĩma ona mũndũ ũrĩa ũtaraũrĩma.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere handũ haha nĩ kuona atĩ kwĩna bunda nĩcironeka nĩ igĩrĩ, na bunda ici kũrĩa irĩ nĩ kũroneka atĩ gũtirĩ mbura, kana gũtiuraga tondũ gũtukĩrĩ na nyeki kana ciĩ handũ hihi handũ kwale-inĩ kana kũndũ kũmũ mũno. Bunda ici nĩironeka nĩirutithagio wĩra mũnene mũno tondũ nĩironeka ciĩ hũre na nĩciraita thakame. Bunda ici nĩironeka itirarĩa kana itirarĩa wega irio iria ciagĩrĩire kũrĩo nĩ bunda. Ũguo bunda ici ikoneka ciĩ hũrĩku atĩ ona mũndũ agaciguĩra tha.

Wĩigi wa njui kana ũreri wa ngũkũ kana wĩigi wa ngũkũ cia nyama kana cia gũtega matumbĩ, nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ wambere, hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi ekũiga ngũkũ ciake cia nyama kana cia matumbĩ wega, nĩahotaga kwendia matumbĩ mau kana nyama icio na akona mbeca. Wakerĩ hĩndĩ ya maruga ngũkũ nĩihũthĩkaga kaingĩ kaingĩ nĩgetha cikĩrĩo nĩ andũ. Wagatatũ ngũkũ ici nĩcikoragwo ciĩna thumu mwega mũno, thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ na ũngĩhanda mũmera o wothe na thumu ũyũ mũmera ũcio ũkoragwo ũrĩ mwega mũno.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩatĩ rĩrĩ nĩ iria, na iria rĩrĩ nĩrĩroneka nĩ kũihũra rĩihũrĩte mũno, kana hihi nĩ kũndũ mũrĩmi akoragwo akĩiga thamaki, thĩiniĩ wa harĩa aigaga thamaki, maĩ magakĩingĩha na thamaki igatuĩka cia kuma na nja. Gũkũ nĩ kũroneka nĩ kũndũ kũigananĩirie tondũ maĩ nĩmaroneka marahĩte maigananĩirie kũndũ guothe. Na, nĩtũrona thamaki iria ciumĩte thĩiniĩ wa kũrĩa cikaraga na cigoka nagũkũ kũrĩa maĩ marĩ. Ũguo, ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩmaga thamaki kana hakuhĩ na hau hena iria kana hihi rũĩ rũrĩa rũkoragwo na thamaki, rũgatuĩka rwa kũingĩha na rwa maĩ mauma makauma na thamaki.